Tuguuk che yachei kisuup en komosweek che kolanyeen ndegeisiek ii sikobiit kobiit ripset ab kaliet eng kiprutainik ko kobataa eeh yachei eeh tuguuk che yachei ko chutee kapndege tuguuk che uu rotonik bundukisiek ko yachei kotinyei polisiek ichegeet anan ko ripiik ab kaliet ,ingonyoor chito ne tindoi ako maripig ab kaliet ko yachei keipchiin kergongeet ne yamaat, akomuuch ii kengalachii inendet ii anan komuuch komuut kobaa korkoret amuun kamachei sikongeet kowech biik anan kobaar biik ko nitoon ii kobaa kamanut missing ingejigil komyei, kora koyachei keyachi chikilisheet kiprutainik chutoon ii amuun Mii biik alaak che yae gei ko kiprutainik ii ako mara komatinyei mission be teer kobaa kamanuut Missing ingeyachii chikilisheet nitoon, kora kiit neyachei kechikil ko tuguuk cheibe kiprutainik kotomah kochuut kapndege koyachei ko kager kole nee neibate kiprutainik amuun Mii biik che naan koibate tuguuk che yacheen cheimuuch kowechaweech emet kobaa kamanuut tuguuk chotoon en at Kai tugul.

Nager inoni ii ko kiit ne nyonei metinyuun ii ko sipitalii, en sipitaliit ko chuu ko mashinisheek chekibaisheen ii olaan kamiani chitoo Zaidi olaan kimache sikomuuch keteret chitoo sikeseven life nenyinet ii kobaa kamanut mashinisheek chuu amuun en at Kai tugul ii kimuchei ketesyineen beek chito ne miani olaan makotindoi ii kora mashiniit ni kimuchei ketilesyineen kora chitoo koristoi en sipitali olaan makomuchei inendet ko mashiniit ni kora kemuchei kora kechegenen kot koot ko kakwa chitoo anan ko takosabei kora ,kora koroi olaan kiyae surgery nebo metit anan akot ko nebo moet kobaa kamanuut mashiniit nitoon amuun ii taretii biik konyoor tuguun chechaang ii anan takitariek eeh che sikonai komyei tetutiet nebo kanyaiseet en sipitalishek Kobo kamanut koroi.

Koroi kotam kobitunat mising eng Korn nyun en atkan tugul ko cham koboisie kipsomaninik en koren nyun, kora korip ko kora tam aboishen en sugul akotoreti mising Olean somane kora koroi kit naitoi ko amuche kora ayoktoen baronok ana amuchi ayoktoen baruet kopun chito netai akoi nebo oeng. Koroi kora koboisie musongnotet nebo kasari yochei komi network sikomuch kobois koroi kora koyochei itinye maat nebo sitimet sikomuch kobois koroiton bo komonut koroi eng kokwetnyun amun toreti piik konai tuguuk chechang koyat metewekwa koniton kobokomonut mising en atken tugul.